Ekadamu eilata nayierishoreki, naa ore eilata nayierishoreki naji salad. Naa eilata sidai oleng to sesen lo oltung`ani, toltung`ani pookin ake yie naa oreyierishore ena ilata. Ore ena ilata naa idim ateyierie en`daa pokin pokin napaashipasha. Idim ateyierie nchapatini, idim ateyierie nkirik. Naa ore sii ena ilata naji salad, aitaasa isiatin kumok amu idim sii atimira. Idim ainyiang`u enaa naa oltereken lidolita tene ore kulo terekenini lena ilata idim atigilalagila ina ilata nimiraki oltung`ani liyieu ena ene mia. Nintoki sii amiraki enaa oltung`ani liyieu enaa ene hamsini. Nimiraki duo oltung`ani enaa eneba eniyieu, niaku ore ena ilata naji ene salad naa eilata sidai oleng amu kenyorr osesen loltung`ani akeyie pookin akeyie naa loitumia.

Ee ore ena naa emashini ee naitumiya aa iltunganak akeyie pookin naa aidonkie ilpayek, naa ore enkidonkoto oolpayek tana mashinini naa kesidai oleng' amu kidonk ilpayek nitaa enkurma nadinydiny ilpayek piipi, naa emashini naidim pookin nkae aitumiya kake oltungani duo akeyie oota ositima amu emashini naa naitumiya ositima, neeku keyieu enkaji naata ositima arashu ewoji netii ositima pee etumoki naa aitumiya ena mashini aidonkie naa keyie ilpayek peeku ilpayek enkurma, naidim sii nidanynyidany ilpayek aitaa kutiti pee nintobiraki ilukunkuni endaa, eneyio naaji ilukunkuni endaa ashu teniyata olpayian ilukunkuni naidim aitumiya ena mashini metadanydanya ilpayek nepuko endaa oo lukunkuni. Neeku emashini sidai oleng' naidim ataasa isiatin kumok, naa nikintaiki endaa sapuk ooltunganak, enaa enkurma olrgali akeyie naa nanya iltunganak.

Eeh ore entoki nalotu indamunot ainei naa eeh orena neemashini arashuaa naa noshi mashinini naitobirunyeki indaiki eeh ore ake piindip oltung'ani naa airemo ashu atekesa olchamba lino matejo nai ikesu ormushele ashuaa ilpaek, arashuaa ntoki akeyie nituuno naaiyaena , ena ena factory peyie etumokini naaitobira naaitayuu naa endaa nanya iltung'anak ashu entoki naidim iltung'ana aitumia neitainyeki naa ndaikin napashpaasha. Ore tiniya anaa, matejo nai tiniya anaa ormushele nepuoi aakes ilo mushele neitaini olchafu pookin lotii ilo mushele onkinyat enyenak, ore ake peitaini nkinyat neimieki ena mashini pookin aitobirunye naa ormushele otumoki iltung'anak ainosa, ormushele sidai naa nepiki ilkeek naa pemeinyala neakuu embaye sidai oleng'.

Eeh kangas ake naa ainyangu kuna daiki , wore ake paidim ainyangu kuna daiki tolduka , nalotu aayier naayieri , wore kuna nemeyieri anaa irnyanya amu ketii naa enatoki naji kachumbari, nalo adungdung ake napik enasaani, nayieru ana shapati ashu ena mukorongo, wore mukorongo naa naa iyeru torokio. Wore ake peyie idip ateyeru nipik atua enasaani, enasaani sapuk amu keji enasaani esinia, wore ake peyie idip atipika, nipik naa kulo mayayi ooyiera, nintushul ookuna kiri, nintushul ookuna kuti puka nitudungdungo naa naajoni kuna naa naji kachumbari ookuldo matunda nintoki siininye apik kuna puka naayiera nipikipik nabo inkutitikutik empaka niaku endaa sapuk, ninteleki naa shumata enashapati, aasi paa inunuk naa anya naa endaa sidai oleng nanyor osesen.

Kang'asa ake adumu saanini sidan, naa saanini safii napik enadaa naidipa ateyiara, kuna daiki napashipasha, na etii nkiri, netii ormushele, netii spaghetti, netii mpuka. Nadumu orkijiko napik enchoto nabo ormushele, ele mushele lateyiara. Ore ake paidip atipika naitoki apik taa orkijiko obo lonkiri, ashu irkijikoni waare, eneba akeyie duo endaa enaa endaa nanya, naitoki apik naa kuna puka apik enchoto enye. Amu ore enasaani nenoshi saani naoroworo katitin uni, etake enchoto onkiri, netaa enchoto ompuka, neeta enchoto ormushele naa. Ore ake paidip naiteleki emisa nadumu inkijikoni napik, napik irmatunda sinye aiteleki emisa, na ore ake paku aidipa aiteleki emisa aikunaki iji neeku naa endaa sidai. Neeku tayari inadaa peyie atumoki ainosa naa atipika osesen ashu atipika enkoshoke.

Ee ore entoki nalotu damunot naa ore enkiteng' naijo ena naisho natii ilasho kumok oobaji, naa isidai oleng amu ore ilpayiani olopeny ena kiteng naa keshipayu, amu ore enkiteng' nayieu ilasho kumok aikoji naa kitodolu ajo, kesioki naa nkishu naa kisioki atum nkishu kumok amu ore kulo ashomo tenebulu, enkiti kata ake incho kulo ahso nebulu kulo asho aaku sapukin, neisho tenaa ketii enkashe neisho neyiu naa kulie kishu, naa ore ake peyie iidip naa atubulu naa kidip sii ninche anyaaki atoisho ore enkiteng' naa idim atalepo enkiteng', ilep enkiteng' nilepu kule, naa ore Nena le idim atooko, nimir kulie aamiraki iltunganak nitum iropiyiani, naa. Ore ake peeku kuna kishu kumok teneyiue enkiteng' olashe , bungae naa idim atimira ilo bungae nimiraki naa ilaisiyiak naa itum iropiyiani ebae sidai ena oleng.

Ore embae edukuya nayieu, naa Kayieu naa kaata iropiyiani naidim ainyiangunye ena mashini ore eniare naa pee iyata olchampa naa sapuk oleng, amu ore olchampa sapuk laijo ele naa peetumi ena mashini ningorie olchampa lino. amu ore ena mashini, naa keji drown tenkutuk oolashumpa naa ore ena mashini idim naa aterewa Enkai, ningorie olchampa lino tenkoitoi naa.e fidio neku ore eloito ena mashini aman olchampa neeku idim atodua olchampa lino tenkoitoi efideo olchampa naaji kitii. niaku naa kishaakino sii neeku iyiolo aterewa aitumia na Nena tokitin naareyieki te nkai,. Nintamanaa tolchampa lino, naa idim naa nintumia ena mashini aoshi olchani , idim ake niosh olchani nilepie niosh naa apik naa olchani atua Kuna aitubulu inonok.

Eepae oleng' keisapuk enasiai tenkopang' amuu etaa iltung'ana kumok eeh naa ilairritak loonkishu neisulaki ninye nkishu kuna ekole, kuna kishu naitai kole oleng' amu kore nena kishu naakeyou endaa sapuk. Keyou inkujit kumok naakeyou sii enkurma, neakuu ore olpayian oata nena kishu naindim atuuno olchamba naa aun olchamba lolmaweweni niun olchamba loonkujit. Naa oreake piintai lelo maweweni onena kujit naaindim aitumia atudung'udung'o nena mashinini naa aitumia inamashini adung'udung' onena kujit. Ore ake pee idung'udung' nena kujit neaku kuna kutiti naakeidim inkishu ainosa nenya nkishu anaa enkurma ashu enya enaa nkutiti nkutitik kujit kutitik nemegorr inkishu. Neakuu sapuk oleng' naa tenkopang' amuu etaa naa iltung'anak ee ilairritak loonkishu keeta nkishu ekole neisulaki kuna kishu ekole naata kole naayou nkujit kumok oleng'.

Enetipat amu eeh ore sinkirr naa embaye sidai oleng' toltung'ani akeiye pooki naa oyou iropiani. Amu ore osinkirri tenintayu tiatua enkare naindim atimira ropiani kumok , amiraki nkuapi ashu nimiraki iltung'ana lemeeta. Naa ore sii osinkirri neendaa sidai oleng' tosesen loltung'ani akeiye naakee kemelok osinkirri, tininya osinkirri anya aitumurraki nintushulaki orgali naa kemelok, endaa sidai oleng' nanyorr osesen loltung'ani akeiye pookin naa oishu. Naa ore sinkirr enimirr sinkirr nintayu naa aitai sinkirr kumok tiatua enkare naaropiani kumok oleng' naa ore nena ropiani indim aitumia nena ropianii naa aitaasa mbaa kumok oleng' emaisha ino ninyang'u endaa, ninyang'u nkilani ninyang'u nkulie tokitin, nishet enkaji, niakuu embaye ena etipat oleng' tenkopang'.

ore ena kadi naa enkadi ena naretu naa ilairemok pookin. amu ore naa oltungani akeyie pookin naa oiremishe naa kidim anoto ena kadi, naa ore ena kadi naa enkadi nikincho entoki naji insurance naa idi naa atundung'u inkaitubulu pookin, na ore tenelo nenya nkaitubulu inonok ashu eneya enkare. naa ekidim kulo tunganak aataret naa nikiretu. kake keeta mpisai nitala. neku eoo nkaitubulu itasheki naa olchampa pookin akeyieyie. entoki akyie pookin ake niyieu niun, tenaa irpaek tenaa mpoosho naa ekiretu ena ampuni naa naji bima pima. naa keretisho oleng amu tenelo oltungani neya nkaitubulu enyenak enkare naa ekiret naa ena ampuni naji bima pima.

ene tipat amu ore iltankii laijo kulo naa ore teniata oltungani ee olchampa sapuk liremu, matejo naaji iyata olchampa loikai inkeek napishana ashu inkeek isiet, naa idim nipik ele tanki enkare. ore kulo tankii na ipik enkare naa sapuk oleng. amu iltankii sapukin kulo.na idim nipik enkare, nipik enkare spuk oleng na idim nipik ilo shampa lino loonkujit shu lorpaek. ore ilo shampa lorpaek na milau enkare enkata naa nemeshieta enkai. neeku ebae oleng sidai naa enetipat sii naata oltungani pookin ake oiremisho. ashu orpayian ake oiremo akeyie entoki nairemo anaa irpaek, tena nkwasen, tenaa mpoosho iremo tena nkitunkuuni. neeku ekiretu kulo tankii naa apik inkitunkuuni enkare. naidim atipika enkare ilo naa aitubulu inonok.

amu enetipat oleng amu ore enkiremore ormushele, na isidai oleng. naa ore sii aitoki ore ormushele pookin naakenyor enkare, amu ore enkare sapuk tormushele naa kisho metubulu. ore naa olaunoni akeyie pookin lormushele naa intobir naa irkuti shampai laijo kulo. ore naa pee idip aitobira, nipik ena enkare. amu ore ewueji nenyor naijo idie wueji naijo ebarbal. naa kirag enkare melo oleng. naa kenyor oleng naa eunore olmushele ena siia na enkare naijo ena. neku ore tenilok enkare naloito. ashu enkare oreyiet, nintolok enkare naloito nintolok olchampa lino lituuno naa ormushele, na kesioki ilo mushele abulu naa kebulu naa tesidano oleng amu keeta naa enkare sapuk, naa keretuu ina are ormushele metoisho naa aisho ayiu ormushele sapuk.

Eeh keetae, material naa pashipaasha, akeyie nayieuni naa pee intumia pe itumoki oltung'ani alo aitobirr, aah ena toki tenkop ang' naa ore ene dukuya naa keyieuni orpuya, naa ore ele puya na orpuya naa oidim enkolong' aironya atua, kidim naa ewangan atijing'a atua, neku orpuya laa ore ake pee eosh enkolong' neim ewangan atua kake meim enkolong' duo aoshi, e kuna tapuka inonok. Netii sii ilchumai liyieu, looishaakino niyata pee itumoki duo atuuno mitasho inchot pookin, naa ore ake pee itum ilchumai naa sidan, loisiriri ronkai, na kishaakino nirishakino ninye tosimiti, isoitok pee itumoki aitobira naa enkop neyieu ositima opooki toki naa.